Ũyũ nĩ Wycliffe Ambetsa Oparanya, na ũrĩa warĩ ngavana wa kaũntĩ ya Kakamega kuma mwena ho wa ithũĩrwo rĩa bũrũri gwa kahinda ka mĩaka ikũmi, kũma mwaka wa ngiri igĩrĩ na ikũmi na ithatũ nginya mwaka wa ngiri igĩrĩ na mĩrongo ĩrĩ na igĩrĩ. Na akoretwo e mũ member wa kĩama kĩa ODM kana Orange Democratic Movement kuma rĩrĩa gĩakorirwo gĩgĩthondekwo. Na nĩ mũruna wa hakuhĩ wa mũndũ ũgwĩtwo Raila Odinga. Oparanya gwa kahinda gaka nĩ akoretwo akĩamũrwo ta minister thĩiniĩ wa thirikari ya Kenya Kwanza. Harĩa akorirwo akĩheo ministry ya ikundi cia ũrĩmi kana cooperatives o ũndũ ũmwe na biacara nini na cia gatagatĩ-inĩ, ĩrĩa akoretwo akĩramata kuma hĩndĩ ĩrĩa kwarĩ na mĩrũrũngano ya rika inini rĩrĩa rĩũĩkaine ta Gen-Z, na nginyagia kahinda gaka. Na mbere ĩyo Oparanya nĩ arĩ mũbunge, na hĩndĩ ĩrĩa arĩ ngavana, nĩ akoretwo agĩtuĩka mũikarĩri gĩtĩ wa kanjũ ya ma ngavana, harĩa akorirwo agĩtindĩka kũrekererio kwa mbeca cia thirikari cia kaũntĩ kahinda karĩa kwagĩrĩire, kuona nĩ ciakoragwo igĩcerithĩrio.

Kwĩna indo nyingĩ iria ikoragwo ikĩgucĩrĩria agendi, na mũno makĩria agendi kuma mabũrũri ma nanja, makorwo magĩtuma thabarĩ na gũka gũkũ bũrũri-inĩ nĩgwo makorwo magĩcirorera. No kĩrĩa kĩnene kana ũndũ ũrĩa mũnene ũkoragwo ũkĩmagucĩrĩria na kũmarehe gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya na gĩtaru kĩa Africa, nĩ nyamũ iria ikoragwo thĩiniĩ wa mabũrũri, na mũno makĩria thĩiniĩ wa bũrũri wa Kenya, mũno tũkĩrora nyamũ ithano iria nene nĩcio mũrũthi, mbogo, ngarĩ, huria o ũndũ ũmwe na njogu. Na no mokaga gũkorwo makĩrerera mĩthemba ĩtiganĩte ya dwĩga. Ũndũ ũngĩ ũtũmaga agendi makorwo magĩũka gũkũ bũrũri-inĩ, nĩ kwĩrorera hĩndĩ ya kĩmera gĩa ithama rĩa nyamũ iria ikoragwo igĩthama na njĩra nene kũrĩa rũnyanjara-inĩ rwa nyamũ rwa Masaai Mara, na ũndũ ũcio nĩ ũgucagĩrĩria andũ aingĩ kuma mabũrũri ma nanja, nĩgwo makorwo makĩyonera nyamũ icio iria ikoragwo ikiuma gũkũ bũrũri-inĩ igĩthiĩ thĩiniĩ wa rũnyanjara rwa nyamũ rwa Serengeti thĩiniĩ wa bũrũri wa Tanzania.

Ũrĩmi wa mataũni-inĩ nĩ ũhutĩtie na njĩra nene ũhoti wa andũ kuona irio o ũndũ ũmwe na gũcigũra gũkũ mataũni-inĩ. Wa mbere, rĩrĩa arĩmi kana mũndũ ahota gũkorwo akĩrĩma mũno makĩria thũkũma ciake rĩrĩa e thĩiniĩ wa taũni kana o mũthemba, mũthemba ũngĩ wa nyeni, ũndũ ũcio nĩ ũmũteithagĩrĩria harĩ kũnina ngarama ya mbeca iria angĩkorirwo akĩhũthĩra na gũthi thoko na kũgũra o indo icio, naoho ũndũ ũcio ũgatũma mbeca icio akorwo agĩcihũthĩra na njĩra ingĩ, ũndũ ũrĩa ũrateithĩrĩria andũ arĩa me mataũni-inĩ harĩ kwona mbeca mangĩhota kũgũra irio iria cina indo iria irabatarĩka nĩ mwĩrĩ wothe, na oho gũkorwo makĩigithia na njĩra ingĩ. Oho, rĩrĩa andũ me taũni-inĩ makorwo makĩrĩmĩra nyeni ciao, kana ona thamaki iria irakorwo ikĩrĩmwo thĩiniĩ wa igũrũ ria mburoti , ũndũ ũcio nĩ ũtũmaga indo icio ikorwo ikĩgĩa raithi nĩ ũndũ, thĩiniĩ wa thoko nĩ ũndũ itigũkorwo na andũ aingĩ marakorwo magĩcigũra, kwona mbei ya indo nĩ koragwo ĩkĩambata rĩrĩa hena andũ aingĩ marakorwo magĩbatara kĩndũ kĩu.

Thirikari o ũndũ ũmwe na ikundi itarĩ cia gĩthirikari, nĩ ikoretwo igĩthomithia andũ mũno makĩria andũ arĩa makoragwo magĩikara mataũni-inĩ, ona kana icagi iria ikoragwo thĩiniĩ wa mataũni-inĩ, makorwo makĩambĩrĩria ũrĩmi wa mataũni-inĩ na andũ makorwo na kamũgũnda ka nja. Na mũno makĩria andũ a mataũni no, mũndũ no akorwo agĩkĩra tĩri thĩiniĩ wa ngũnia harĩa angĩkorwo akĩhanda irio ciake kana nĩ nyeni, ona kana nĩ itũngũrũ ona kana matunda marĩa ma gũciarithanio marĩa matarakorwo magĩkũra na ũraihu. Na thikũ ici nĩgũkĩte ũgĩ mwerũ wa kĩrĩa kĩretwo tower garden. Na haha nĩ harĩa mũrĩmi arakorwo akĩhũthĩra kamũgũnda gake kana ona igũrũ wa nyũmba yake, akoya mĩberethi ĩrĩa mĩaramu, ĩgekĩrwo gatĩĩri, ĩgacoka ĩgatũrwo marima nekarũgamio, nogacoka kũu marima-inĩ mau ũkahanda nyeni ciaku kana itũngũrũ ciaku kuo no gakorwo ndũrĩkoragwo ũgĩthiĩ thoko kũgũra indo ici. Na ũndũ ũcio nĩ wa bata mũno andũ mangĩkorwo makĩwambĩrĩria na mũndũ akorwo na kamũgũnda gake ona atarĩ na handũ hanene, nĩgwo gũtigirĩra ena nyeni ciake na nĩa nyihanyihia mabataro ma kũgũra indo thoko, na noho nĩ aramenya kĩrĩa ararĩa nĩ kĩndũ gĩkinyanĩirie ikĩro.

Gĩkundi kĩnene kĩa andũ arĩa makoragwo magĩikara thĩiniĩ wa mataũni, matikoretwo mahĩmbĩirie ũhandi wa irio ona kana mĩmera thĩiniĩ wa igũrũ rĩa manyũmba mao, na ũndũ ũyũ ũcũngĩrĩirio nĩ ũndũ wa maũndũ matiganĩte. Wa mbere nĩ atĩ, he nyũmba kana mburoti ĩmwe mũndũ atangĩkorwo agĩtĩkĩrio gũkorwo akĩruta ũrĩmi wa gĩthemba gĩkĩ, na koguo gũkorwo arĩmi, andũ arĩa maraikara thĩiniĩ wa nyũmba ĩyo gũkorwo matingĩhota gũkorwo makĩrĩma. Wa kerĩ nĩ atĩ onarĩa maĩtĩkĩrĩtio gũkorwo magĩ, makĩruta ũrĩmi ũyũ kana ũrĩa maraikara thĩiniĩ wa nyũmba ciao, nĩ makoragwo makĩaga kũndũ gwa kũruta tĩĩri ũrĩa wagĩrĩire wa gũkuria mĩmera thĩiniĩ wa mataũni, ũgwo nagwo ũga, kũmacũngĩrĩria makorwo makĩaga kũrĩma mĩmera. Na wa gatatũ nĩ andũ angĩ matikoragwo na wendi wa gũkorwo makĩhutia tĩri kana monaga nyũmba ciao ta igũkorwo ikĩgĩa gĩko rĩrĩa makorwo magĩkĩra tĩri kana kũiga tĩri thĩiniĩ wa igũrũ rĩa manyũmba mao. Na ũcio nĩ ũndũ ũngĩ ũkoragwo ũkĩrigĩrĩria andũ makorwo magĩtabania ũrĩmi thĩiniĩ wa igũrũ rĩa nyũmba ciao.

Kaũntĩ nyingĩ mũno makĩria iria cikoragwo ciĩ rũgongo rwa bũrũri rwa Kenya, nĩ ikoragwo na ũnyihu wa irio nĩ ũndũ wa gũkorwo gũtarĩ na mbura ya kaigana. Ũndũ ũrĩa ũcũngagĩrĩrio nĩ mbura kwaga kura gwa kahinda karaya, na rĩrĩa yaura, mbura ĩyo ĩkaga gũkorwo ĩkiura na njĩra njega ĩrĩa ĩngĩtũma mĩmera o ũndũ ũmwe na irio ikorwo igĩkũra. Kwĩna maũndũ matiganĩte thirikari nene o ũndũ ũmwe na thirikari cia kaũntĩ na ikundi itarĩ cia githirikari ingĩkrwo ikĩ, igĩka nĩgwo gũtigĩrĩra icigo ici kana kaũntĩ ici ciĩna ũgitĩri wa irio o ũndũ ũmwe na irio gũkorwo ikĩoneka na njĩra ya raithi. Wa mbere, nĩ gũtigĩrĩra atĩ thirikari nene kana thirikari cia kaũnti nĩ ciakorwo igĩaka ndemu, cia gũkorwo ikĩiga maaĩ rĩrĩa kwaura nĩgwo gũtigĩrĩra atĩ arĩmi a mwena ũyũ nĩ makorwo makĩona maaĩ ma kũrĩma kana kũhe mahiũ mao rĩrĩa kwakorwo gũkĩaga. Oho, thirikari cia kaũntĩ tondũ nĩcio ikoragwo na ũigĩrĩrĩki wa ũrĩmi kana ngirigaca, nĩ ĩbatiĩ gũtigĩrĩra nĩ irahe arĩmi a gũkũ mbegũ iria ikoragwo igĩkũra naihenya kana iria itabataraga mbura nene, nĩgwo gũtigĩrĩra ona mbura yanyiha andũ aya nĩ makorwo mena magetha ma kũigana, nĩgwo gũtigĩrĩra nĩ marona irio iria ciagĩrĩire.

Kwĩna maũndũ matiganĩte mangĩkorwo magĩkwo nĩgwo gũtigĩrĩra atĩ kwĩna woneki wa irio mũno makĩria thĩiniĩ wa gĩcigo kĩrĩa ngoragwo ngĩikara. Ũndũ wa mbere, nĩ gũtigĩrĩra atĩ thirikari nene nĩ ciakorwo ikĩhe arĩmi ndawa kana bataraitha ĩrĩa ĩna raithi na oho gũtigĩrĩra nĩ kinyanĩirie ikĩro, na ũndũ ũyũ nĩ ũgũtigĩrĩra atĩ arĩmi nĩ makorwo makĩongerera magetha mao marĩa makoragwo makĩona. Wa kerĩ, nĩ gũtigĩrĩra atĩ thirikari cia kaũntĩ nĩ irakorwo ikĩhe arĩmi mbegũ cia kũhanda, na to mbegũ tu nĩ mbegũ iria ikinyanĩirie ikĩro, na mũno makĩria iria irakorwo igĩtwarana na rĩera. Okorwo nĩ kũrĩa gũkoragwo gũgĩbatara mbegũ irabatara mbura nyingĩ, magatiga nĩyo ma, makorwo makĩheana, nokorwo nĩ kwa mbura nini makaheana mbegũ icio nĩgwo gũtigĩrĩra ona mbura yakorwo ĩgĩcenjia murĩre wayo, arĩmi nĩ maratwarana nayo na magakorwo makĩgetha na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Oho thirikari nĩ ĩbatiĩ gũtigĩrĩra ndawa cia tũtambi nĩ ciakorwo ikĩnyihanyihio thogora kana ikĩongererwo, ikĩnyihanyihĩrio magooti nĩgwo gũtigĩrĩra mũrĩmi ndarahũthĩra kĩgĩna kĩnene na ũrĩmi wake na kwaga umithio.

Kwĩna moritũ kĩondo rita marĩa magũmĩire wendia na ũtangathi wa irio gũkũ bũrũri-inĩ, na ũmwe wamo nĩ atĩ gũtirĩ gĩkĩro kĩrĩa gĩkoragwo gĩkĩrĩtwo gĩa kwendia indo nyingĩ iria cikoragwo ikiuma na na mũgũnda kwa mũhano, arĩmi a waru nĩmakoragwo magĩthĩnĩka mũno kwona arĩa makoraga o makĩmagũrĩra waru wao makoragwo magĩĩkĩra ngũnia nene iria makoragwo makĩgayania makinya thĩini wa mathoko ma mataũni-inĩ, ũndũ ũrĩa ũ ũtũmaga atĩ mũrĩmi ndangĩhota gũkorwo akĩanĩrĩra i indo ciake egũkorwo akĩendia mbeca cigana. Wakerĩ nĩ atĩ arĩmi aingĩ matikoragwo makĩongerera riri ĩndo iria makoragwo makĩrĩma, na kwoguo aingĩ matingĩhota gũkorwo magĩũka na thogora kana gũtangatha thogora wa kĩndũ kĩrĩa marendia na rĩtwa rĩao kwona matikoragwo me makĩongereire riri. Wagatatũ nĩ atĩ arĩmi aingĩ makoragwo makĩenderia andũ a arĩa me metagwo maburũka indo ciao, na maburũka maya makoragwo makĩgũra indo ici na thogora ũrĩa makwenda, na kwoguo mũrĩmi ndangĩhota gũkorwo agĩtangatha indo ciake na akorwo akĩheana thogora ũrĩa wagĩrĩire kana ũrĩa angĩkorwo akĩenda.

Taũni ya Masalani ĩkoragwo thĩinĩ wa kauntĩ ya Garissa, thĩinĩ wa gĩcigo kĩnini gĩa kauntĩ kĩa Ijala, na ũguo andũ arĩa makoragwo kuo nĩ arũrĩrĩ rwa cumarĩ, na makoragwo magĩkuruhania na mĩhango ya ũrĩithia wa nyamũ, arĩ ngombe, mbũri, o ũndũ ũmwe na ngamĩra, na mũno maingĩ nĩcio ikoragwo igĩthogoranwo thĩinĩ wa thoko ya Masalani, taũni ĩno nĩ ĩkoragwo ĩraihĩrĩirie mũno, kuona ĩkoragwo barabara-inĩ ya Garissa, gũthiĩ Lamu, kũndũ kũrĩa gũtakoragwo gũgĩkinyĩrika naihenya na ũndũ ũyũ nĩ ũkoragwo ũkĩritũhia na njĩra nene gũkinya kwa irio cia mũgũnda thĩinĩ wa gĩcigo gĩkĩ, kana thĩinĩ wa taũni ĩno, kuona arĩmi a gĩcigo gĩkĩ makoragwo tu makĩrĩma rũtere-inĩ rwa rũĩ rwa rwa tana, na kũrĩa matakoragwo magĩtabania ũrĩmi na njĩra nene, no nĩ ũndũ wa gũkorwo maraihĩrĩirie kũrĩa irio cia mĩgũnda ciumaga, na gũkorwo gũtarĩ na mabarabara mega o ũndũ ũmwe na thoko njega, ũndũ ũcio nĩ ũritũhagia mũno wendia wa irio mĩthemba ngũrani thĩinĩ wa taũni ĩno, ona thĩinĩ wa gĩcigo gĩkĩ gĩa bũrũri.

Gas ya maithori nĩ ĩkoragwo ĩkĩhũthĩrwo na njĩra nene nĩ maabitha a ũgitĩri rĩrĩa marakorwo makĩingata andũ arĩa marakorwo makĩrehe ngahĩha kana andũ arĩa makoretwo makĩrũrũngana na gas ĩno nĩ ĩkoragwo ĩna maumĩrĩra matarĩ mega harĩ ũgima mwega wa mwĩrĩ o ũndũ ũmwe na kũrĩ thĩ kana marĩa matũrigicĩirie. Maũndũ marĩa makoragwo makĩhutia mũndũ rĩrĩa aikĩrio gas ino nĩ atĩ, maitho make nĩ makoragwo makĩrarakwo o ũndũ ũmwe na gũĩta maithori, na ũndũ ũrĩa ũngĩkorwo ũgĩthũkia mũtũrĩre wa mũndũ angĩikara gas -inĩ ĩno gwa kahinda karaihu. Angĩkorwo mũndũ ena mũrimũ wa asthma, ngaci ĩno nĩ tũmaga ndagakorwo akĩhuhia na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, na angĩmĩhuhia gwa kahinda karaya no akorwo ũgwati-inĩ wa gũkorwo agĩte muoyo wake. Rĩrĩa gas ĩno yahũthĩrwo handũ hamwe gwa kahinda karaihu, nĩ ĩkoragwo ĩgĩthiĩ thĩinĩ wa tĩri na gũthũkia ũrĩa tĩri ũcio ũbatiĩ nĩ gũkorwo ũhana, ũndũ urĩa ũngĩtuma mĩmera ĩmwe ĩkorwo ĩkĩũma, na oho rĩrĩa yakorwo ĩgĩthiĩ maaĩ-inĩ nĩ ĩtumaga kana ĩgacungĩrĩria gũkũr gũkua kwa nyamũ iria ikoragwo igĩikara maaĩ-inĩ, o ũndũ ũmwe na gũkũ nyeki-inĩ nĩ ithũkagia kana ĩkoraga tũnyamũ tũrĩa tũkoragwo twĩ tũnini.

Ũyũ etagwo Isaac Mwaura na akoragwo na mũrimũ wa albinism, na akorirwo akĩingira thĩini wa thirikari rĩrĩa akorirwo akĩamũrwo na agĩkorwo agĩthiĩ mbunge nĩ kĩama kĩa ODM gatagatĩ ka mwaka wa ngiri igĩrĩ na ikũmi na ithatũ na ngiri ĩgĩrĩ na ikũmi na mũgwanja, na kũma hau agĩcoka akĩingĩra thĩinĩ wa thirikari ya Jubilee. Kũrĩa akorirwo akĩamũrwo ta seneta kũma mwaka-inĩ wa ngiri igĩrĩ na ikũmi na mũgwanja nginya mwaka-inĩ wa ngiri igĩrĩ na mĩrongo ĩrĩ na igĩrĩ, na agĩcoka akĩingira thĩiniĩ wa gĩkũndi kĩrĩa kĩoĩkaine ta Tanga Tanga, na rĩu akoretwo akĩruta wĩra thĩiniĩ wa thirikari ya Kenya Kwanza ta mwaria wa thirikari, nĩwe ũkoragwo akĩheana ũhoro wĩgiĩ thirikari kũrĩ akenya. Mwaura oho, nĩwe mũikarĩri gĩtĩ wa kĩama kĩa andũ arĩa makoragwo magĩikara na mũrimu wa albinism gũkũ bũrũri-inĩ na nĩakoragwo agĩtetera ihoto ciao nĩguo gũtigĩrĩra nĩ makorwo magĩikara na njĩra njega o ũndũ ũmwe na gũkorwo makiona mĩeke ta akenya arĩa angĩ.